Ore taata em'bae naitishipisho tene naa njere, en'da taata usiano natii kati oong'wesi ontapuka aah usiano sidai oleng' aa ore taata eeta ntokiting' en'daa naa ninje naisho ng'wesi entoki nanya peetum ade siininje ayau entoki nai balance ecosystem naa entoki sidai oleng' oleng' ina neitoki sii aaku esiai sidai naitishipisho oleng amu keitodulu ajo engop nagira alo egira pookitoki aibungaro arashu egira aibalans naa entoki sidai oleng amu kenare naa nekias

Ore taata entoki nalotu indamunot naa nchere, ore enidol intapuka naainosaki orkurto aiko inji naa kitodolu ajo etu eramati aitobiraki. Ore sii aitoki enidol eirimino looini naa nchere, elelek opwa eewuo ena moyian nepuku toombenek nejing' ena daa nagira opa aikesu. Neeku ore enoshi kata kigira airemisho naa kenare naa nekintumia irkiek oishiakino pee i prevent inadwo moyiaritin ashu epali easishoreki intokiting naidim naaji ataa keyau kuna keyaritin nainyal ndaiki neitadoyio sii eishoi. Ore sii enkae nchere ore taata ena tapukai naa nchere, ore tenidol aa sikitok nchot nemetumiko naa aawa enkolong' aitobiraki peetum aitainyie endaa neeku ore adake temusho nemeisho anaa

Ore taata ena siai naa kelelek eisomi oltung'ani oleng' amu ore enedukuya naa ing'as aya ewueji taata ashu e agriculture nagirai aasie esiai naijo ena niutaki enikunakino peetum aitayu taata imbaa naijo kuna. Ore enaa orkikwa ele liunito, nintodolu naa ashu nincho mafunzo aitobiraki tenkoitoi e nkarriyiano o temborron peetumoki oltung'ani atayiolo. Ore sii enkoitoi e are naa nchere, ore tenaa keyiolo oltung'ani aisumayu nincho manual narikoo ashu enaaidim atayiolounye ena siai naaji enkitubulunoto orkikwa peetum naa siininye atayiolo ashu peetum naa siininye ataa keeta eng'eno taisere arashu enkolong' akeyie pookin naaidim ataa keesita esiai naijo ena. Neeku entoki sidai ina oleng' naa kelelek

Ore ake esiai ena naa mulching naa ore eneikunaari tenkopang' naa idumu ntapuka entoki natoyio piipik tiabori endaa nigira aun naa ore naa etipat naa ketii ang'as, ing'as aku nchere ikes enaduo toki piipik inkulukwo peemiminie enkare. Ore ake peetu iminie inkulukwok enkare naa ketum ena daa niunito ashu ele shani, ketum enkare naitosha ata tenetu esha. Naa tenaa enkiti shan natasha, naa esidanu inakata amu ketum ake bado enaduo kiti are naitoki ashore peebulu neisho sii metoisho aitobiraki. Ore sii enake naa nchere, adolita nchere ajo ore enekuni nai pee i conserve naai nkulukwok tenakop naa ore petaa eishunye erishata naa kelotu enoshi naji atoyu neeku naji ninye enoshi kata mbolea naaidim ataa ninye eitumia kuna daiki egira siininche aapuku. Neeku entoki etipat oleng', entoki sidai oleng' teneesi esiai naijo ena

Ore taata etoki nagira aasa tene naa, ekitengenare etiiki tene, egirae aitengen ilairemok nkoitoi naidim airemishore arashu, esidano naitumiae teknologia ekisasa aasie ekiremore enye. Ore sii aitoki nadolita naa nchere etoki nagira aasa tene naa nchere etii esiai e green etoki naaji green house ah ina kitengenare adolita ajo ninye eishoritae iltunganak tene eneikoni naaji peetumi anoto endaa tenkoitoi sidai arashu, tenkoitoi sapuk eimu ena siai eh green house naa, akelellek oleng naa sidai oleng ina kitengena amu, ore naaji iyata heater naa ketumi indaiki naa nanare ashu, naitosha peetumoki naa aitumia ena siai eh green house.

Ore enaiko paaisum naa kaing'as aisho erikoroto ashu entoki narikoo nai ninye peetum aelewa ajo kanyoo nagira aendelea ashu manual tenaa kisome oltung'ani. Ore peeku inchoo nintoki aitransletoki aliki tenguton imbaak naa naai nifaa neyiolou naa eningo piincho ele shani menoto ntona aitobiraki, eningo peetum enkare, eningo peemesapuku enkare oleng' naa enkoitoi nabo naaidim naai atejo indim atuutakinye eneikunakino teneyiolou ena siai. Ore entoki e are naa kaidm naai atoriko enetaasieki ele kazi metaa kedol ninye ajo nchere idipaki ataas, ore metaa ituutaka naa ketum naa entoki naji first hand information naidim naai ataretoi peetum atayiolo naa enegira ena siai aikunari naa aisidai amu keleleku eneiko peeyiolou siininye ajo kainyoo nagira aasa tene

Ore entoki nalotu indamunot naa nchere, elotu relationship naata intokiting' akeyie naikash, intokiting' naishu ashu living, ntare, ilojong'ak, o mbenek enaa nena. Ore entoki nadolita tene naa nchere, etwata kulo ojong'ak nebulu enkae toki teninche. Naa kitodolu naai ajo etaa pookitoki maana tenkishui neeta pookitoki maana te maisha nemeeta entoki neemeta erishata enye neitoki sii aaku kepwonu indamunot ainei nchere

Ore eniko tenanya ele matundai naa kangas aitayu tolchani, ore mee aitayio tolchani metaa keo, naisuj ashu ah naituku, ore paaituku naguet. Ore peaku atagueta naitoki adungudung ashu abor aitaa ikutiti pieces ashuu ah kutiti sajata kiti kiti kiti patumoki naa ataa kanya inakata etaa kiti . Ore si ae tenemaidim atumuta pookin naa kadung are naisuduo ekae pee anya tia olong aitobiraki arashu ah aingoru oltungani laishoo sininye peaku osotua naa enkoitoi nabo ake sininye enaiko tenanya ore sii naaji teneaku eyiarata naa kaidim ateyiara endaa natum aitushulaki paatum naa, ainosa sininye tenebo, neaku ina naaji aidim atejo enkoitoi naidim ainosie ele atererai.

Kelotu etoki sapuk indamunot ah nchere . Ore taata ena naa enkoitoi ngejuk naitainyueki ikujit naramatishoreki netumii naa ataramat intokitin. Nee enkoitoi sidai oleng amu, kisho naaji intokitin metaa indim ataasa zero grazing ashu, indim atipika inkishu tiang ashu, olale nishetaki enkiti wueji niramatie naa kitisidan ina tokitin oleng. Ore sii etoki nadamu tenewueji naa nchere esidai teneasi ena modern agriculture amu, kitelelek imbaa pookin, nitum sii naaji imasao kumok oleng eimu ena oitoi naaji eramatare enkoitoi naaji sininye sidai nidim ataa inoto eramatare ninoto, tenitumoki pooki toki naa etoki sininye sidai naidim naaji ataa ninye egira asishore oltungani arashu, ah.

Ore taata entoki nagira aasa tene naa kegira aishora triangle sidai naa ninye eidimi aatejo ninye pee edoli eneikunari embulunoto ele sheta ashu eyieuni nedung'i ilo sheta pee eitayu ina shape ashu ina mwa naai nayiunoyu pee eitobirr ilo sheta. Ore sii aitoki naa nchere, ore entoki nagira aasa tene naa nchere kegirai aipim ele shani negirai sii aaing'oru enkoitoi pee eitriimi ashu aa peesuli aitobiraki tenkoitoi naaijo ina. Ore sii enkai, nchere keetai enkoitoi nagira ele sheta abulunye naa kegira apiriku ashu egira ailep shumata

Ore taata tene wuei naa ketii enkiremore e mboosho netii ele shani logirai aaun lendaa siininye nirushulaki taata kuna daiki pookin. Ore sii aitoki, ore taata ena poka natii ene naa ninye eitumiai toonkang'itie pee emiraa ng'wesi torrok ashu akeyie ng'wesi enaa ilasuria ninye eesishoreki peemiraa intokiting' naijo nena naa embae sidai siininye ina oleng'. Etii sii aitoki enkae tapukai nauno tene ashu entoki naji ormailenge naa ninye eitumia enaa mboka egirai ayierisho te ndaa. Neeku enkoitoi naai siininye ena sidai nagirai aasishore kuna daiki naa enkoitoi sii nagirai aitumia peetumi endaa sidai ashu peesishoreki

Ore ele antererai tenanya ele matundai naa kaitayu tolchani, naituku, nakiny aitobiraki, natum ainoso ina daa natii atwa arashu adung'u ake naitayu, naiko naitayu ake, naituku, nadanyu ina are enye namuku tiatwa enkare naok enaa enaa siininye juice amu enkoitoi siininye ina naaidim ainosa

Ore taata toondamunot ainei entoki nadolita naa nchere orng'anayioi ele oitayioki eton eng'orr enkata naa eitayioki sii naai eyieu oltung'ani nenya ashu elelek eyieu neitaiyu embeku, kake mee naai entoki sidai ena naasitai , nemeentoki ena naadim atejo pias iltung'anak amu kiinyal, kiinyal intokiting' kumok naa keyau sii metaa meisho endaa aitobiraki enaa enaishiakino naa mintoki atum oladwoo shani lituuno arashu aa

Olee aisapuk ena siai oleng tenkop ang naa, enetipat amu, ketum oltungani poki toki nayieu netum sii ataramatishore netum sii atasishore esiai naijo ena, netum sii aitaa ore esiai enaa ena naa, idim ainyiangu poki toki niyieu, niasie biashara poki niyieu. Niasie tokitin pookin akeyie niyieu te maisha ino arashu ah to tokitin ake pookin, nee etoki ena sidai oleng. Kelelek ah keyau maendeleo toltunganak pookin neyau sii faida. Ore sii te ndaa naa ketum inkera etoki nanya. Netum pooki toki naishiakino naa kenare neasi esiai naijo ena amu, keyau etoki naji.

Ore tene kadolita eda arashu ah cassava nao, etoki edukuya ina edolita enikoni teinatuuni peekun nadolita sii enataa etooroki tebolos arashu ena ai baisekitaki. Ore nena naa ketii enchoto sidai netii enatongua netii sii enainyiale tena daa natii ene.

Ah ore sii taata ena nadolita ninye enaa irkut ashu inguesi nainyial endaa ashu, cabbage. Ah ore taata ena naa kemitiki eisho naa, kinyial oleng eishoi ekuna daiki naa, keyieu olchani peetumi atoosh peetum naa aishuu kulo dudui pookin nidim sii aishoo ina pukai metoisho aitobiraki. Naa kenare naa oleng naa etoki sidai oleng naa etoki nanare neasi te siai netumi naaji ataas tonkoitoi pookin amu, inakata naake itum eishoi oopuka inonok aitobiraki. Ore si ae ore itumia ebolea onkishu naa keeta chances kumok pee eyau ena moyian. Neata sii batisho tendaa ino amu, itoki naa awosh irkeek kumok. Neaku ore naaji enaishiakino naa, nchere pee itumia ena toki arashu, ah ore ipik chemicals ipuka inonok peeitumie endaa.